Akawo oduma adhi arego mondo obed mogo, kasto adhi e nam, ang'iewo rech bende akelo, ang'iewo nyanya kod otungu. Abiro aketo pi dakuon mitedo godo mogo, itedo godo kuon, mondo kuon tedi seche go anyalo tedo rechno be ekendo machielo. Kaseketo pi to achielo pigno. Akawo mo taketo gi nyanya gi kitunguu kasto aketo rech eiye to rechno chuakore. Sama arito pi dakuon yienyo kasto atedo kuon. Agolo kuon no aketo piny kasto akawo rech to achako amuro mondo atoke akele e mesa gi kuon mane agolo e kendo cha, mondo mi ji ochame. Kata inyalo chielo rechno maok ikete soup maok iketone pi mondo mmi ochame kod kuon no.

gima notima mokuongo en ni nakia golo omenda e gini kendo nochuna mondo aluong arita aluorano mondo okonya golo mwandu mar omenda e gino, kendo mano nomiyo aneno ng'ama ofuwo mapok otiyo kode e kit ngimana, bang kane setemo mondo mi agol omenda natemo keto nembni ga mondo mi omenda owuogna to notamore kaluwore ni gima natiyo go nodhi obudho iye kanyo ma ok owuok nikech natemo keto nembni go mang'eny moloyo kaka ne idwaro